Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũthaka, tondũ nĩ kũroneka mũndũ ũyũ arĩ ta rĩngĩ gwake mũciĩ kana kwao, na nĩ kũndũ kũroneka gwĩ gũthaka mũno tondũ nginya nĩ kũrĩ mbica icurĩtio, marangi mathaka, na nginya ũrĩa nyũmba ĩbangĩtwo nĩ ĩroneka nĩ thaka mũno. Mũndũ no akorwo akĩenda ũndũ ũyũ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩenda gũkorwo agĩikara kũndũ kwega na kũndũ gũbange wega tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga nginya angĩkorwo kũndũ kũrĩa ũraikara nĩ gũbange wega, nĩ ũkoragwo onawe wĩ na thayũ wa kũigana. O ningĩ haha metha-inĩ nĩ tũrona, hena indo ciĩkĩrĩtwo ho iria cia kũgemia, iria ihana ta matunda na mboga, no ti iria mũndũ angĩkorwo akĩrĩa rĩrĩa mũndũ akoragwo akĩigĩrĩra metha-inĩ na nĩgetha ikorwo cia gũthakaria. Ona ningĩ nĩ tũrona hau hena icunjĩ cia meroni, iria ta rĩngĩ thutha wa kũnyua gĩkombe kĩu gĩa cai anyitĩte, nĩcio agũkorwo akĩrĩa, na nĩgetha mwĩrĩ wake ũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ matunda nĩ mateithagia kũhũrana na mĩrimũ mwĩrĩ-inĩ, magakorwo makĩongerera thakame nginya mwĩrĩ-inĩ. Ũguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gũkorwo wĩ mũciĩ kũndũ kwĩna thayũ, kũndũ kũhoreru gũtarĩ manegene, mũndũ no akorwo akĩenda ũndũ ũyũ, tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga ũkĩrehera mũndũ thayũ mũingĩ ngoro-inĩ ona mwĩrĩ-inĩ.

Mũndũ ũyũ aroneka tarĩ nyeni arakorwo agĩtua, rĩrĩa thuthainĩ agũcoka athiĩ aruge, ta rĩngĩ aruge na kĩndũ ta ngima ũguo, kana ekĩre gĩtheri-inĩ tondũ nĩ ikoragwo irĩ na cama mũno, ũndũ ũyũ nĩ wa bata, tondũ wa mbere nĩ kũronekana ũyũ nĩ mũrĩmi wĩrutanĩirie, tondũ nĩ kũroneka nyeni ici ciĩ haha nĩ ikũrĩte wega, nĩ thaka mũno, nĩ nene, nĩ noru, mahuti macio nĩ manene, ona ningĩ nĩ cironeka cirĩ na ũgima mwega, ũguo nĩ kuoania mũrĩmi ũyũ nĩ ekĩrĩte kĩyo wĩra-inĩ wake, agakorwo tarĩngĩ agĩciĩkĩrĩra thumu, agaciharĩrĩria wega, na nĩgetha igakorwo cia gũkũra na njĩra njega ũũ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ wambere nĩ ũheaga andũ irio cia kũrĩa, tondũ angĩkorwo wĩna ta nyeni ta ici gwaku mũciĩ na ũrenda kũruga ngima, nĩ wona no gũka ũgũka haha, ũtue, ũthiĩ ũkere na ũruge. Ona ningĩ, ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ, nĩ ũkoraga arĩmi amwe biacara iria marutaga nĩ wendia wa indo ta ici ta nyeni, ta mboga, ta nyanya, na koguo rĩrĩa mũrĩmi oka, atua magetha make, atwara thoko-inĩ, nĩ akoragwo akĩona ũboco wa o mũthenya, na koguo akahota nginya kũigĩrĩra irio metha-inĩ gwake, akahota kũrĩha marĩhi marĩa abatie, akĩhũthĩra ũrĩmi wa nyeni ta ici.

Ũyũ nĩ mũtumia, na aroneka ta arĩ gwake mũgũnda-inĩ, kũrĩa ta rĩngĩ nĩ hĩndĩ kana nĩ hĩndĩ arakorirwo akĩgetha magetha make, na marĩa maronekana tarĩ ma mabembe. Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, wĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi atua matua ma kũrĩma kĩndũ, ta rĩu ta haha tũkona ararĩmĩte mbembe, agakorwo wa gũciharĩrĩria wega, rĩrĩa arahanda agacihe thumu wa kũigana, agaciehereria ria, agatigĩrĩra nĩ amunya rĩothe, agacihe maĩ makũigana nĩgetha ikorwo na magetha mega. Nacio rĩrĩa ciakorwo cia gũkũra, na ta haha nĩ ndĩrona mũgũnda ũyũ nĩ mũnene mũno, ũguo nĩ kuuga, kũrarĩ na magetha maingĩ angĩkorwo nĩ cirekire wega, ũguo ũgakora rĩrĩa ciakorwo cia kũmera na ciakũra biũ, mũrĩmi nĩ athiaga akagetha, akamba agakohora mbembe icio, kana agetha andũ magoka magakohora angĩkorwo mũgũnda nĩ mũnene ta ũyũ, Marĩkia gũkohora nĩ mkoga makarenga mabebe mau, makameheria. Mabebe macio no akorwo wa kwendia, kwĩ andũ magũraga, ona makĩria arĩmi a ng'ombe, na thutha-inĩ no acitware thoko arĩkia gũciũmithia, kana acithĩe kũringana na ũrĩa we mwene arenda, na arĩkia gwĩka ũguo no akorwo wa gũcoka mũgũnda arĩme akorwo wa kũhanda kĩndũ kĩngĩ.

Wambere, haha no hakorwo nĩ maũndũ matiganĩte marathiĩ nambere, nĩ tũrona kũrĩ na mwaki mũnene ma, ũrĩa wambere ũngĩkorwo nĩ mũndũ egũkĩte ta rĩngĩ arenda kũharĩrĩria mũgũnda wake, na koguo thutha wa kũrĩma, nĩ egũcokanĩrĩirie mahuti marĩa ekwendaga gũcina, no ta rĩngĩ ũgakora kwa mũtino, mwaki ũcio nĩ wakorwo wa gũkĩra, na wa cina indo iria cirĩ kũu, kana wacina mĩtĩ, wacina mahuti mangĩ mategũbatie gũcinwo mauma kũu thĩ, na koguo ũgakora mwaki ũyũ nĩ ũratamba na ũgatwĩka mwaki wa gĩthaka, ũrĩa ta rĩngĩ ũngĩthiĩ mĩgũnda ya andũ angĩ, na ũkorwo wa kũmĩcina. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areka ũndũ ta ũyũ angĩkorwo nĩ gũcina maragara gwake mũciĩ kana mũgũnda-inĩ, nĩ abatie gwĩka ũndũ ũyũ na ũmenyereru tondũ no ũtuĩke mũtino mũnene ũngĩtuĩka wa gũtamba uthiĩ kũndũ kũraya. Nĩũkoraga ta rĩu he hĩndĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya twarĩ na mwaki mũnene mũtitũ-inĩ, na ta rĩngĩ ũkoraga wambĩtie na kaũndũ ta gaka, koguo mũndũ ũyũ angĩaga kwĩmenyerera no akorwo wa kũrehe hathara nene, kũrĩ we na kũrĩ andũ arĩa mariganĩtie, koguo mwaki nĩ kĩndũ gĩbatie kũmenyererwo rĩrĩa mũndũ areka nakĩo ũndũ na makĩria ũndũ wa gũcina maragara ta maya.

Rĩrĩa ndona ũndũ toyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, mũndũ ũyũ wĩ haha ũyũ ũronekana nĩ mũthũngũ, okĩte bũrũri-inĩ wa ũyũ wa andũ airũ, na ta rĩngĩ akorwo wa gũteithĩrĩria ciana ici. No ũkorwo ta rĩngĩ ciana ici nĩ ciana iria ikoragwo mĩciĩ-inĩ ya ciana cia ndigwa, kana ciana iria itarĩ aciari, na koguo rĩrĩa oka kũmacerera, nĩ akoragwo wa kũmateithia, na nĩgetha makorwo magĩthiĩ nambere na maica mao, ta rĩngĩ gũthoma, agakorwo akĩmagũrĩra ta nguo, ona agatigĩrĩra ta rĩngĩ nĩ mathaka nao, na nĩgetha ciana ici igakorwo ciagũkenerera mĩtũrĩre yao ona cio. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ wambere, nĩ ũheaga mwana mwĩhoko wa gũthiĩ nambere na mũtũrĩre wake, ta rĩu nĩ ũkoraga andũ ta aya no maheane mbeca makauga cithomithie ciana, na koguo magakorwo ma macangararĩtie njata ya ciana ta ici, na nĩgetha onacio onangĩkorwo citirĩ aciari, ikorwo cia gũthiĩ nambere na maica mao, na mathomo mao, ota mũndũ wa kawaida. No ningĩ nĩ ũkoraga andũ ta aya nĩ makoragwo mokĩte na matirĩ na maũndũ mega marenda gwĩka, ta rĩngĩ makauga nĩ mekuoya mwana, na mathiĩ nake bũrũri-inĩ wao, magakorwo wa kũmateca, koguo nĩ kũringanaga na mũndũ kĩũmbe.

Ũndũ ũyũ ũroneka ta rĩ ũrĩmi wa indo itiganĩte, na kũrĩa mũrĩmi ũyũ arakorwo wa kwenjera mĩmera yake ĩrĩa arenda kũhanda marima, na thutha-inĩ agoka akamĩkĩra hau ta rĩngĩ akamĩkĩrĩra thumu, na agakorwo nginya nĩ tũrona nĩ arĩte mĩberethi, ĩrĩa arahũthĩra wũitĩrĩria wa maĩ na kũhũthĩra matata ma maĩ, kũrĩa mũrĩmi athiaga akara mĩbaibũ yake mũgũnda-inĩ wake, agacoka agathecatheca mĩbaibũ ĩyo tũrima, na tũrima tũu agatigĩrĩra nĩ twathimithania na harĩa ahandĩte mũmera wake. Rita rĩakwa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ warĩ wa kũmakania o hamwe na kũngenia, tondũ nĩ ndonire ũthundũri ũyũ nĩ wa bata mũno, kana nĩ ũthundũri wa mwanya, kuona ndũkoragwo ũgĩbatara atĩ gũka na ngereni kana kacuku ka maĩ ũgĩitagĩrĩria maĩ maku, no gũthiĩ ũgũthiĩ ũhingũrĩre mũberethi wa maĩ maku, notigĩrĩre maĩ nĩ maraingĩra mũbaibũ-inĩ ũcio, na mũbaibũ ũgathiĩ ũtwarĩte maĩ o harĩ o mũmera o mũmera, na wĩra waku na mathaa magakorwo manyihĩtio, tondũ nĩ ũkoraga ũrahingũrĩra mũbaibu, he mathaa marĩa ũkoragwo wũigĩte atĩ mathira mĩmera yaku yothe nĩ ĩgũkorwo yonete maĩ, na koguo ndũrabatara gũkorwo atĩ hau, no ũthiĩ wĩke maũndũ maku, na thutha-inĩ ũke ũhorie maĩ maku.

Nĩ njigũĩte nganonnyingĩ imwe cia kũmakania na imwe cia kũgegania ciĩgie kĩndũ gĩkĩ. Ũndũ ũyũ ũronekana tarĩ ũkũi wa kũhũthĩra meri cia maĩ-inĩ iria ikuaga andũ na imwe igakua mĩrigo. Wambere nĩ njiguĩte atĩ gũkũo nĩ meri nĩ ũndũ mwega na mũndũ nĩ akenagĩrĩra ũndũ ũcio tondũ gwĩciria atĩ mũkuĩtwo kĩnyamũ kĩnene kĩ maai-inĩ na gĩtiratobokerera ũgũo nĩ ũndũ wa mwanya gwĩciria nginya ũthundũri ũcio atĩ mũndũ no akorwo agĩthondeka kĩnyamũ kĩnene kĩna ũritũ mũnene na gĩgakorwo atĩ gĩtiratobokerera maĩ-inĩ nĩ kĩrarera. Ũndũ ũngĩ ningĩ nĩ njiguaga atĩ nĩ gũkoragwo na mĩtino kana mũtino wa kĩndũ ta meri wa hanĩka nĩ ũkoragwo wĩ mũru mũno na ũgakora atĩ andũ arĩa mahonoka nĩ anini ũkĩrigithania na arĩa maũma meri-inĩ ĩyo. Ona ningĩ nĩ njiguĩte atĩ nĩ gũkoragwo na mawĩra makoragwo kũu meri-inĩ tarĩngĩ magũthondeka rungu rwa meri rĩrĩa yathũka ũgũo nĩ kuga mũndũ aingĩraga nakũu mai-inĩ rungu na wĩra ũcio nĩ ũrĩhagwo wega tondũ mũndũ ũcio akoragwo agĩkĩra mũtũre wake hatĩkainĩ ya gũkorwo agĩthiĩ rungu rwa maĩ mau maingĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ, ngoragwo ngĩciria aya nĩ andũ, kana ũyũ nũ mũndũ ũrenda kũhũranĩra gĩturwa handũ, na rĩu nĩokĩte kũrĩa ethete mũingĩ, nĩgetha akorwo agĩũka kũmera maũndũ marĩa ekũmekĩra, kaingĩ ũrĩa ũkoragwo wĩ maheni. Andũ aya makoragwo marĩ ateti, na ateti nĩ makoragwo marĩ na tũnua twega mũno hakinya nĩ hĩndĩ ya kampeini, makoragwo makĩhenia mũingĩ wao maũndũ marĩa mekũmekĩra, atĩ aingĩra gĩturwa-inĩ kĩu ũgakora akĩmera nĩ akũmathondekera mabarabara, nĩ ekũmekĩrĩra thitima, nĩ akũrĩhĩra ciana ciao bithi yao ya thukuru. Ũndũ ũrĩa wothe kaingĩ ũkoragwo ũrĩ maheni. Andũ aya mokaga makahenereria mũingĩ wao, na nĩguo makorwo akũmathura, no rĩrĩa mamathura mamekĩra iturwa-inĩ icio, maticokaga kũririkana mũingĩ wao, o nĩ mona wĩra, na nginya makoragwo a gũka kũiya mbeca cia mũingĩ rĩrĩa ibatiĩ gũkorwo ciĩ cikĩrutĩra mũingĩ wĩra. Ũguo niĩ no njĩre andũ kana mũingĩ, makorwo a kũmenya, kana mamenye ũrĩa mangĩthutũkania andũ arĩa maraingĩra iturwa-inĩ icio magũkorwo makĩruta wĩra, na arĩa matangĩruta wĩra, na nĩgetha matũra mao magathiĩ na mbere, kana makareherwo ũthii wa na mbere matũra-inĩ mao.

Ũyũ nĩ waki wa barabara ũrathiĩ na mbere handũ haha, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wabata matũra-inĩ na kana rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ nĩ ũkoragwo wa gũteithĩrĩria andũ na maũndũ matiganĩte, wa mbere hĩndĩ ĩrĩa mabarabara marakorwo magĩakwo, nĩ makoragwo makĩhe mũingĩ wa kũndũ kũu mawĩra, ũgakora andũ ethĩ makĩria nĩo moywo, nĩgetha moke makorwo makĩruta wĩra wa moko, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩmahe ũboco wa o mũthenya, handũ haha nĩũkoraga andũ aingĩ makiuga atĩ niĩ ndahotire gwaka nyũmba yakwa hĩndĩ ĩrĩa twakaga barabara ng'ania, niĩ ndahotire gwĩka ũndũ fulani nĩũndũ wa barabara ĩyo, nogakora atĩ nĩ marakorwo magĩteithĩka. Ũndũ ũngĩ, waki wa barabara nĩ ũteithagĩrĩria harĩ ũkui, rĩrĩa kwĩna barabara njega, nĩ ũkoraga atĩ, arĩmi nĩ marahota kumĩria magetha mao, makamatwara thoko-inĩ, nĩgetha magakorwo makĩona ũboco wao wa o mũthenya. Ũkui nĩ ũrathiĩ nambere ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo nginya nĩ ũrahe andũ mawĩra, ta rĩu nĩ ũkoraga andũ a matatũ nĩ marakorwo makĩona mawĩra, rĩrĩa bara ĩ njega, tondũ yathondekwo nĩũkoraga andũ aingĩ magĩbatara kũmĩhũthĩra, ona ningĩ itũũra rĩu nĩ rĩkoragwo rĩa gũkũra, tondũ nĩ ũkoraga andũ maumĩte kũndũ kũnene maratuĩkanĩria bara ĩyo gũthiĩ kũndũ kũngĩ.

Ũyũ nĩ ũtungata ũrĩa mũndũ akoragwo akĩheyo rĩrĩa kaingĩ aratũmĩra ũthii wa ndege, tondũ mũndũ ũyũ kana andũ aya ndĩrona no makorwo me ndege-inĩ, kana me handũ ta meri-inĩ, kana mũgithi-inĩ, me ũkui-inĩ ta ũcio. Ũyũ nĩ kũroneka hena mũtumia ũmwe ũrakorwo ũgĩtungatĩra ũngĩ, na nĩaramũrehera kĩndũ gĩa kũnywa na nĩkũroneka nĩakuĩte ingĩ iria angĩkorwo ta rĩngĩ aratwarĩra andũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũtungata wa mwanya ũheyagwo andũ arĩa mahũthĩra ũkui ũcio, ĩta njĩra ya kũmacokeria ngatho, kana gũtigĩrĩra nĩmakorwo na thabarĩ njega. Gũtigĩrĩra nĩmaikara wega matarĩ na mathĩna matarĩ ahũtu, na nĩgetha mũthenya ũngĩ makahota gũtũmĩra kana kũhũthĩra inyuĩ arĩa mũrakorwo mũkĩmahe ũtungata ũyũ. Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo ũrĩ wabata, tondũ rĩrĩa watungatĩra mũndũ na njĩra njega. Na nĩkũroneka nginya mũtumia ũcio nĩaroneka nginya nĩ mũkenu ti atĩ nĩ mũrakaru kana nĩ aburĩte, mũndũ nĩakoragwo agĩkena na nginya ũkaigwa wĩna wendi wa gũcoka kũhũthĩra njĩra ĩyo ya ũkui, kana ũkahũthĩra andũ acio mũthenya ũngĩ nĩũndũ wa gũgũtungatĩra wega na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega ũtarĩ na mathĩna thabarĩ-inĩ yaku.

Aya maroneka tarĩ andũ marĩ mũcemanio-inĩ ũrĩa marakorwo makĩarĩrĩra maũndũ matiganĩte nĩ kũroneka andũ aya nĩ maikarĩte wega nĩ mabangĩtwo wega ũndũ atĩ gũtirĩ mũndũ ũgũkorwo thuta wa ũrĩa ũngĩ mũndũ wothe nĩ egũkorwo akĩona kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kana akĩona mũndũ ũrĩa ũrakorwo akĩarĩa makorwo makĩaranĩria, ona angĩkorwo atĩ nĩ arenda kũria kĩũria nĩ egũkorwo na kanya gakũria ciũria ciothe arenda tondũ nĩ marona ĩmwe kwa ĩmwe na ũrĩa ũraria ona ningĩ nĩ kũroneka mũndũ ũrũgamĩte hau ũrĩa ũngĩkorwo nĩwe ũnyitĩte mũcemanio ũcio kana akorwo nĩwe mũgeni ũrĩa ũkĩte kwarĩria andũ aya kana kũmabundithia na nĩgetha makorwo makĩmenya maũndũ marĩa matiganĩte. Ningĩ andũ aya nĩ maroneka atĩ no makorwo matugĩtwo wega tondũ nĩ maronekana nĩ mahetwo maĩ ona mabuku ona tarĩngĩ tũramu nĩgetha makorwo makwandĩka indo iria mareciria nĩ cia bata mũcemanio-inĩ ũcio. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩo wa bata tondũ wambere angĩkorwo nĩ kũndũ ta wĩra-inĩ nĩ mũkoragwo mũkĩiguithania ũrĩa mũrathiĩ na mbere, mũgakorwo mũkĩaranĩria mũndũ akĩuga ũndũ ũrĩa ũramũkenia, ũrĩa ũngĩ akauga ũrĩa ũtaramũkenia na mũgakorwo mũgĩbanga ũrĩa mũgũthiĩ na mbere mũcenjie maũndũ na nĩgetha mũkorwo agũikarania hamwe.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa mahiũ, na marĩa maronekana nĩ ng'ombe. Gicigo-inĩ gĩakwa andũ matikoragwo makĩrĩithia ng'ombe nyingĩ ũũ, tondũ kaingĩ, makoragwo makĩrĩithia ng'ombe cia iriia no ti cia nyama ta cia aya marĩ haha. Rũrĩrĩ rũrũ rũroneka tarĩ rwa mathai, kana mĩenainĩ ya rũgongo rwa bũrũri, arĩa makoragwo moĩkaine mũno na ũrĩithia wa mahiũ, na marĩithagia mahiũ maingĩ hamwe na maingĩ marĩa makoragwo me makwendia me ma nyama. Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, andũ kaingĩ makoragwo makĩrĩithia mahiũ, kana makĩrĩma mahiũ ma iriia marĩa marĩkamaga, na ũkoraga atĩ matikoragwo na ng'ombe nyingĩ ũũ, rũru rwao rũtikoragwo rwĩ rũnene, ũkoraga angĩkorwo mũrĩmi ena ng'ombe nyingĩ mũno, nĩ ng'ombe ta mĩrongo ĩrĩ, iria nĩ cia iriia, akamaga o mũthenya. Ona ningĩ ũndũ ũngĩ ũcenjetie nĩ atĩ, nĩũkoraga andũ matikoragwo makĩrekereria ng'ombe ciao ũũ cithiĩ kĩharo-inĩ makoragwo maĩcihingĩra handũ gĩcegũ-inĩ, magakorwo magĩciheaga irio hau na maĩ, magacirĩithĩria kwao mũciĩ-inĩ.

Handũ haha nĩ kũroneka kwĩna indo, kana matunda na mboga iria ciĩ ndukainĩ ya kwenderio. Nĩ haroneka harĩ na mĩthemba ĩtiganĩte ya matunda, Tondũ nĩ ndĩrona harĩ na marigũ, harĩ na macungwa, harĩ ma ndimũ, ona nĩ harĩ na matunda marĩa metagwo apple. Ona ningĩ mwenainĩ wa nyeni, kana mboga nĩ haroneka hena nyanya, hena ngonjeti, hena itũngũrũ iria cia white na ici ingĩ, ona nĩ harĩ na itũngũrũ cia Csaumu. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata tondũ wambere agũri nĩ makoretwo makĩigĩrwo kana nĩ maigĩirwo indo ciao itiganĩte, angĩkorwo nĩ marigũ makaigwo handũ hamo, angĩkorwo nĩ kĩndũ ta ndimũ cikaigwo handũ hacio, na nĩgetha rĩrĩa mũgũri oka ndarabatara atĩ gũthiĩ gwetha akĩgeria gũcithutũkania, nĩ arona o kĩndũ harĩa kĩrĩ, ũndũ ũngĩ ningĩ ndĩrona wa bata nĩ atĩ nĩ mekĩrĩirwo thogora wa kĩndũ kĩu. Oharĩ o kĩndũ nĩ hekĩrĩtwo karatathi karĩa gakoragwo kandĩkĩtwo thogora wa kĩndũ kĩu, nĩ ũkoraga ta rĩngĩ mandĩkĩte thogora harĩ o kiro, magakwandĩkĩra nĩgetha wgũra indo ciaku ũgakorwo wĩkĩte mathabu maku mbere ũkamenya mbeca iria ũrahũthĩra kana nĩcio ũgũbangĩte kũhũthĩra.

Ũyũ ũronekana taarĩ andũ mekite ũrĩmi wa marigũ, na marigũ maya nĩ manene mũno. Andũ aya no makorwo ta rĩngĩ nĩ arĩmi makoretwo marĩmĩte marigũ mao, na rĩrĩa marĩkia gũkũra na maneneha wega marenda kũmatwara thoko-inĩ na nĩ getha makorwo magithiĩ kwendia. Nĩ tũrona manyitanĩire hamwe kũmekĩra mũithikiri-inĩ na nĩ getha akorwo akĩhũthia njĩra yake ya gũkuua, na nĩ getha ngina akorwo agĩkuua marigũ maingĩ thabarĩ ĩmwe akorwo wa gũtwara thoko-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata tondũ nginya nĩ tũrona ũrata kana wendani harĩa marakorwo magĩteithania gwĩkĩra marigũ mau, kũrũgamia baithikiri ĩyo, na nĩ getha makorwo magĩthiĩ thoko-inĩ kũmendia. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ rĩrĩa murĩmi ũyũ akorwo akĩendia marigũ make nĩegũkorwo akĩona mbeca iria ikũmũteithĩrĩria harĩ gũtwarithia maica make na mbere, tondũ nĩegũkorwo akĩhota kwĩrĩhĩra maũndũ matiganĩte.

Haha ndĩrona nĩ mũndũ ũkuĩte irigũ na arĩohete wega na gĩcunjĩ gĩa cuka ũguo kana nguo akaigĩrĩra ng'ong'o na nĩgetha akorwo tarĩngĩ agĩtwara kũndũ kũrĩa arenda. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũrandirikania maũndũ maria ndekaga ndĩ mũnini, tondũ nĩ wakoraga angĩkorwo nĩ tũgũthiĩte na mũciari wakwa kũndũ kũrĩma na ena mũrigo mũnene ,nĩ akoragwo akĩnjohera wakwa ũndũ ta ũũ na niĩ ngakorwo ngĩmũteithĩrĩria gũkuua. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ wa mbere rĩrĩa mwana e mũnini nĩ akoragwo agĩĩbundithia gũkuua indo kana ũrĩa angĩkorwo akĩoha indo ta ici na nĩgetha ikamũteithĩrĩria rĩrĩa akũra. Ona ningĩ nĩ eteithagĩrĩria ciana kũnonia atĩ nĩ mabatie gũteithĩrĩria aciari ao na nĩgetha makorwo magĩhuruka ona o hanini kana matige gũkorwo makĩruta wĩra mũĩngĩ. Rĩrĩa mũndũ akorwo agĩkuua kĩndũ ta ũũ nĩ akoragwo akĩhũthia mĩkuuĩre mũno tondũ aigĩrĩra ng'ong'o-inĩ nĩ ekũhota gũkuua ti ta ũrĩa angĩnyita na guoko nĩ ekũnoga mũno ũngĩringithania na akuua ũũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria mũndũ ũyũ gũkinyia irigũ rĩake kũndũ kũrĩa arenda, angĩkorwo nginya nĩ thoko-inĩ nĩ agũkorwo agĩkinya na akorwo wa kwendia irigũ rĩake.

Gũcenjia kuuma ũhandi wa irio nginya kũiga mahiũ nĩgũkoragwo na maũndũ matiganĩte kana nĩ gũkoragwo na ũguni ũtiganĩte kũrĩ mũrĩmi. Wambere rĩrĩa mũrĩmi akorwo agĩcenjia kuuma kũrĩ ũhandĩ wa irio, nĩ akoragwo abangĩte kũrĩa agũkorwo akĩiga mahiũ make na nĩgetha akorwo akĩmahe irio na nginya agakorwo abangĩte kũrĩa arĩrutaga irio ciake. Rĩrĩa mũrĩmi eka ũũ wambere nĩ akoragwo akĩmenyerera tĩri wake tondũ nĩ wona ndagũkorwo agĩbatara atĩ gũthiaga agĩciba mũgũnda wake nĩgetha ahande, mũgũnda wake ũgũikara oũguo kana ũgakora ekũhanda kĩndũ ta thara kana nyeki iria cikaraga kahinda kanene mũgũnda-inĩ na kwoguo tĩri wa mũgũnda wake ũgũkorwo ũkĩmenyererwo. Ona ningĩ mũgũnda wake nĩ ũkoragwo kana tĩri wa mũgũnda wake nĩ ũkoragwo ũgĩikaria maĩ marĩa wĩnamo tondũ ndũratinda ũgĩcimbwo. Ona ningĩ no akoragwo na maũndũ ta mau makũona thumu, kũhota kwendia thumu, kuhota kũona kana kwendia indo iria cirutagwo nĩ mahiũ ta iriia ũgũo ta matumbi ndarĩbataraga atĩ gũthiĩ kũgũra kũrĩ andũ angĩ tondũ we nĩ arĩkoragwo nacio gwake mũciĩ.

Mũndũ ũyũ aroneka tarĩ thitima okĩte kũrora, ta rĩngĩ cirarĩ na thĩna, na andũ a gĩcigo kĩu nĩ maraikĩtie mateta mao moke marorerwo. Nĩ aroneka nĩ mũndũ wa kambuni ya thithima gũkũ Kenya ya KPLC, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtũhe thithima, ĩgatũrorera mathĩna ma thitima na nĩgetha tũgakorwo tũkĩona. Ingĩtua gũbundithia mũndũ ũndũ ũyũ, no ndĩmwĩre maũndũ marĩa abatie gũkorwo namo, ta rĩngĩ nguo iria abatie gũkorwo nacio, kana nginya ũrĩa abatie gwĩka, ũrĩa abatie nginya kwĩmenyerera kũngĩgia ũgwati, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na bata tondũ wambere, angĩkorwo nĩ mũrarĩ na thĩna wa thitima, nĩ mũkoragwo mũgĩcokerio thitima, tondũ thikũ ici tũrĩ nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩhũthĩra thitima kana nĩ cikoragwo cirĩ cia bata, na rĩrĩa ciaga nĩ cikoragwo ikĩhutia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ, tondũ nĩũkoraga ta rĩngĩ kwĩ mũndũ ũkoragwo ũkĩendia iriia, rĩrĩa rĩrabatara kũrindwo kũndũ kũhehu na gũtũmiraga thitima, na rĩrĩa ciora no ũkore agĩthiĩ hathara o hamwe na mũndũ ũrĩa ta rĩngĩ wendagia indo itiganĩte ta nyama, nĩ abatarga gũciiga kũu na nĩgetha itigakorwo igĩthũka, ũguo rĩrĩa moka gũthondeka, nĩ makoragwo magĩtũteithĩrĩria na gũtigĩrĩra tũtinagĩa hathara nene.

Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte arĩmi a mahũa mangĩkorwo magĩka na nĩgetha makorwo makĩnyihanyiha kũrekereria ngaci iria ikoragwo irĩ njũru rĩera-inĩ. Wambere no magerie kũhũthĩra mĩtambo kana njĩra cia gũitĩrĩria maĩ iria citarahũthĩra kana citirabatara gũkorwo ikĩhuhĩrwo kana gũtũmĩra hinya wa thitima ũguo kana hinya ũngĩ ta gũtũmĩra generator, makorwo makĩhũthĩra njĩra ta cia kũhũthĩra matata marĩa mũndũ okaga akara harĩa ahandĩte tarĩngĩ okorwo nĩ mahũa ta macio makorwo magĩitagĩrĩrio na maĩ kana na matata handũ ha gũtinda magĩitĩrĩrio kana makĩhũra njeti. Ũndũ ũngĩ ningĩ mangĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ marahũthĩra mbataraitha cia kĩmerera, kũhũthĩra thumu ta wa ngũkũ, wa mbũri ona kana wa mahiũ mangĩ handũ ha kũhuthĩra mbataraitha iria ikoragwo na kemiko nyingĩ iria ingĩkorwo ikĩrekereria ngaci rĩera-inĩ na nĩguo gũkorwo rĩgĩthokia rĩera, ona ningĩ hĩndĩ ĩrĩa okorwo marahũthĩra kana marenda gũcina mahũa marĩa maruta kana marĩa matarĩ mega magatigĩrĩra nĩ mahũthĩra njĩra ingĩ iria ta rĩu kũmathika handũ ha kũmacina ,nĩgetha matigakorwo makĩrekereria ngaci njũru.

Handũ haha nĩ andũ maronekana marĩ mũcemanio-inĩ, ona kana marĩ handũ gĩthomo-inĩ. No gũkorwo andũ aya tuge nĩ mũndũ ũrabangĩte gĩthomo kũndũ, na arakorwo akĩĩra andũ kana akĩnyita andũ ũgeni nĩgetha moke mathome hamwe. Ona ningĩ no ũkore nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrabangĩte gĩthomo, nĩgetha gĩkorwo gĩgĩbundithia andũ maũndũ matiganĩte, na nĩgetha ona o rĩrĩa makorwo a gũthiĩ nakũu nja, makorwo magĩbundithia andũ angĩ, na nĩgetha andũ aingĩ makorwo na ũũgĩ ũtiganĩte. Ona ningĩ, no ũkore nĩ aruti a wĩra a kambuni, arĩa metĩtwo nĩgetha makorwo magĩthomithio maũndũ matiganĩte. Ta rĩu nĩ ũkoraga gũgĩtwo mĩcemanio ya gũbundithia andũ a kambuni ũrĩa mabati kwĩgitĩra, kũgitĩra mĩtambo yao, kũgitĩra indo cia kambuni ta rĩu mohoro. Nĩgetha matigakorwo makiuma nakũu nja, na nĩgetha makorwo makĩonwo nĩ andũ angĩ, na makĩria arĩa maracindana nao. Ũguo, ũndũ ũyũ nĩ wa bata, na andũ nĩ mabati gũtigĩrĩra nĩ mathiaga ithomo ta ici, tondũ mũndũ nĩ akoragwo akĩgĩa ũũgĩ mũingĩ, ũgakorwo ũkĩmenya maũndũ ũtaroĩ. Na ũgakorwo ũgĩthiĩ na mbere na kuongerera ũũgĩ waku, ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩgũteithia nahau maica-inĩ thutha-inĩ.

Haha haroneka nĩ kũndũ icagi-inĩ kana matũrainĩ marĩa me kũraya na taũni, na haha, nĩ ndĩrona tarĩ andũ metĩtwo mũcemanio, kana mbaratha ĩtanĩtwo tuge ta rĩngĩ nĩ mũndũ ta cibũ, mũtongoria wa itũũra, kana o mũndũ mũnene kũu, na nĩgetha akorwo agĩũka gũbundithia andũ maũndũ matiganĩte. Nĩ gũkoragwo na mũndũ matiganĩte marĩa andũ mangĩũka gũbundithio ta wambere, ũrĩa mabatie gũikarania makĩria kũndũ kũrĩa gũkoragwo na ngahĩha, ũrĩa mabatie kwĩmenyerera, maũndũ marĩa mabatie gũkorwo magĩka na marĩa matabatie gwĩka. Ona ningĩ, nĩ ũkoraga andũ aya no makorwo magĩbundithio maũndũ mangĩ, ta ma ũigi wa mbeca, ũrĩa mũndũ angĩkorwo akĩiga kĩgĩna kĩa mbeca, nĩgetha hĩndĩ ĩra angĩkorwo akĩona ũndũ mũru, no akorwo na mbeca iria aigĩte. Ona ningĩ no makorwo nĩ mathomo maraheo ma mĩena ĩngĩ, ona ngina akorwo kana nĩ kĩhunjio mokĩte nĩgetha makorwo magĩkũrio kĩroho, makĩrwo maũndũ makĩroho marĩa mangĩkorwo makĩmateithĩrĩria. Andũ aya nĩ kũroneka nĩ mokĩte na namba nene, na magakorwo maigĩirwo itĩ, magakorwo maigĩtwo ũndũ atĩ nĩ magũkorwo makĩonana, na gũtigũkorwo na mũhatĩkano mũnene ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩrehe mathĩna.

Haha nĩ ndĩrona kĩratathi kana irathathi kana ũndũ ũkoretwo wa kwambithio kana wagũtambio nenda-inĩ ũrĩa ũrakorwo ũkĩonania andũ arĩa macagũrĩtwo kana arĩa monanĩtie ũcamba mũnene harĩ ũheani wa inaneti bũrũri-inĩ ũyu wa kenya. Ũndũ ũyũ ũronania andũ arĩa mekĩte wega kana makoragwo makĩrora mĩtambo yao ya intaneti nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ ao nĩ makorwo makĩona intaneti njega hatarĩ gũtinda magĩthĩnika kana hatarĩ gutinda ĩgĩkorwo ĩkĩũra. Ni harĩ na kambuni itiganĩte ta Airtel, nĩ harĩ ya Telkom, ya Safaricom ona kana ya Faiba, hena Zuku na andũ aya nĩo matambũrĩtwo ta aheani ega a intaneti. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ mũndũ nĩ akoragwo agĩkenerera rĩrĩa arakorwo agĩtambũrwo na rĩrĩa aragĩkorwo agĩcokerio ngatho nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa akoragwo akĩheana. Intaneti nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩrĩ gia bata tondũ nĩ gĩteithagĩrĩria andũ harĩ kwaranĩria, harĩ kũingĩra mitambo-inĩ ya ũkinyanĩria na kũmenya maũndũ marĩa matiganĩte marathiĩ na mbere ona ningĩ mũndũ nĩ ahotaga gũkorwo akĩruta wĩra rĩrĩa ena intaneti makĩria rĩrĩa arabatara kana wĩra wake ũramũbatara kũingĩra nenda-inĩ.

Haha ndĩrona ciana cia thukuru wa mũthingi, rĩrĩa ikoretwo ikĩreherwo mĩtambo thukuru-inĩ yao, kana macini cia ndinjito thukuru-inĩ ciao, na nĩgetha makorwo magĩĩbundithia ũrĩa mekũhũthĩra indo icio. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ wambere, nĩ ũheaga mwana wendi kana mwĩhoko wa gũkorwo agĩtũmĩra kĩndũ ta kĩu, na nginya agakorwo akĩenda kũmenya maũndũ ngũrani ta rĩu angĩkorwo nĩ ndahihinya haha, nĩ atia gũgũthiĩ na mbere, ona arutwo arĩa mendaga kũmenya ũgakora mũrutwo ũcio nĩ arakorwo akĩenda kũmenya ũrĩa ta rĩngĩ kĩndũ gĩkĩ gĩthondeketwo, indo iria citũmĩrĩtwo na nĩ atĩa kĩrutaga wĩra. Na ũkoraga atĩ rĩrĩa ciana ciakorwo ikĩambia gwĩciria ũguo nĩ ikoragwo na wendi wa kũmenya maũndũ matiganĩte na ũgakora nginya maica-inĩ nĩ irakorwo igĩka ũthundũri. Ũndũ ũyũ nĩ ũrangenia tondũ nĩ ndĩrona ciana ici nĩ ikenete mũno tondũ nĩ ciakorwo ikĩreherwo macini ta rĩngĩ matarĩ mona na makorwo makĩheo kanya ga kũhutania nayo, kũmĩhũthĩra na nĩgetha makorwo ona ta rĩngĩ makĩmenya maũndũ marĩa marathiĩ nakũu nja kũndũ kũngĩ makĩria mataũni-inĩ, tondũ ici cironeka tarĩ ciana cia kũrĩa icagi-inĩ.

Ũyũ aronekana ta aarĩ mũrigitani, kana mũndũ wĩna ũũgĩ wa mwena wa thibitarĩ, kana ũũgĩ wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ. Na nĩ aronekana nĩ okĩte kũndũ cukuru-inĩ ya mũthingi, na nĩgetha akorwo agĩbundithia ciana tarĩngĩ ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩĩka, kũngĩkorwo nĩ kwaumĩra ũndũ ũtiganĩte. Mũndũ no akorwo akĩmabundithia, hihi mũrata waku angĩkorwo akĩgĩa na mũtino rĩ, ũbatiĩ gwĩka atĩa? Nĩ nĩ maũndũ marĩkũ ũbati gũkorwo ũgĩka na nĩ marĩkũ ũtabati gũkorwo ũgĩĩka. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ, wa mbere, nĩ ũheaga ciana ũũgĩ, wa gũkorwo igĩthaitĩra tarĩngĩ mũrata wake, mũciari, ona kana o mũndũ ũngĩ wagĩa na thĩna. No makorwo na rĩciria rĩa ũrĩa mangĩka ũndũ ũcio, na nĩgetha makorwo a kũhonokia mĩoyo ya andũ, kana gũteithĩrĩria mũndũ. Ona ningĩ nĩ ũheaga ciana ici ũcamba, igakorwo ciĩtĩkĩtie atĩ, kũngiumĩra mũtino, niĩ ona ndĩ mũnini no hote gwĩka ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩteithĩrĩria harĩ kũhonokia mũndũ ũcio wĩna thĩna, na nĩgetha atige gũkorwo hatĩka-inĩ, na nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata, tondũ nĩ ũrehaga ũmenyo ũtiganĩte, na ciana igakorwo na ũũgĩ, ona kwĩĩtĩkia.

Haha ndĩrona mũndũ ũnyitĩte gĩbandĩko, kana iratathi rĩrĩa rĩrakorwo rĩkĩonereria kũheyo mbeca cia gĩthomo kĩa yunibacĩtĩ, ũndũ ũyũ nĩ wabata makĩria rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ wa mbere, nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria ciana iria citehotete gũkorwo igĩthiĩ nambere na mathomo mao mangathĩ ya igũrũ, magĩkĩro kĩa yunibacĩtĩ, tondũ nĩ megũkorwo makĩrĩhĩrwo mbeca tarĩngĩ bithi ya thukuru, makorwo makĩheyo mbeca cia mũhuko, ona makorwo makĩrĩhĩrwo nyũmba, ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie ka nĩ ũteithagĩrĩria ciana nyingĩ , igakorwo igĩthoma na taringĩ ĩgakorwo igĩteithĩka naikona mawĩra, na thutha-inĩ igakorwo igĩteithia ona igĩteithia aciari ao, ona tarĩngĩ ngina andũ a rũrĩrĩ, ũndũ ũyũ nyingĩ nĩ wa bata tondũ, ngina nĩ ũheyaga mũrutwo mwĩhoko, agakorwo na mwĩhoko makĩria angĩkorwo aimĩte kũndũ gũtarĩ na mbeca, kana bamĩrĩ ĩtarĩ na mbeca, na agakorwo na mwĩhoko wa atĩ ona angĩkorwo o matirĩ na mbeca nĩona mũndũ ũrĩa ũgũkorwo akĩmũteithĩrĩria na nĩ getha akorwo agĩthiĩ na mbere na mathomo make, na akagĩa ngina na mwĩhoko wa gũkorwo nĩakahota gũkorwo akĩruta aciari ake thĩna-inĩ, ona ngina akorwo agĩteithĩrĩria tarĩngĩ arĩa maciaranĩrwo nao, na ngina arata nandũ a rũrĩrĩ.

Aya maroneka ta aarĩ andũ me kĩrathi-inĩ, kana andũ me kũndũ marakorwo magĩthoma maũndũ matiganĩte. Ona ningĩ, nĩ kũronekana ta aarĩ mũndũ ũrakorwo ũkĩheana ũtungata ũtiganĩte, ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũtungata wa thirikari, ona kana ũtungata wa mũndũ kĩũmbe. Riita rĩakwa ingiuga ndekĩre ũndũ ũyũ, nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathiire kuoya gĩbandĩ gĩa bũrũri. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, tondũ nĩ ũkoraga mũndũ agĩthiũrũrũka, agĩcaria marũa matiganĩte. Tondũ nĩ ũkoraga nĩ ũrabatara gũkorwo na marũa ma cibũ, ũkorwo na marũa maku ma gũciarwo, ona ngina ma aciari, na nĩgetha ngina ningĩ ũkorwo ũgĩcokia ciũria irĩa makoragwo makĩũria, imwe irĩa ikoragwo irĩa nditũ ona mũndũ atoĩ. Ũndũ ũcio nĩ watũmĩre ngorwo itekwenda gũkorwo ngĩbatara maũndũ ma thirikari. Tondũ wa mbere, mũndũ nĩ akoragwo agĩthiũrũrũkio mũno. Nĩ ũkoraga atĩ wathiĩ kuoya ũtungata, na matinakorwo magĩkwĩra maũndũ marĩa ũbati gũkorwo namo, na kũguo rĩrĩa wathiĩ ũgakora wakinya kũu, ũbangĩte raini nene, magakorwo magĩgũcokithia ũgĩre kĩndũ kĩna, na hĩndĩ ĩrĩa uuma hau matigũkũĩrĩte. Ona ningĩ nĩ ũkoraga ũkĩoya mahinda maingĩ mũno kana mathaa, nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩkĩrio, kana ũgĩtungatwo harĩ o ũndũ ũmwe tu.

Ũyũ ũronekana tarĩ ũbangi kana kũiga mĩrigo nĩ tũrona ĩno nĩ kambuni ya posta ya Kenya ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩneanĩrio mĩrigo tarĩngĩ mũndũ wĩ kũraya tuge ta mũndũ wĩ nyĩrĩ na nĩ arenda gũtũmĩrwo mũrigo kuma nairobi mũndũ ũrĩa ũramũtũmĩra no akorwo akĩmũtũmira kũgerera posta ingĩtua gũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ harĩ maũndũ matiganĩte marĩa ingĩkorwo ngĩmwĩra na nĩgetha gũtigĩrĩra wĩra wake nĩ wathiĩ na mbere wega. Wambere nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũrigo o wothe arakorwo akĩneo akamba gũtigĩrira atĩ, mũrigo ũyũ nĩ mũrĩhe kana ũbatie gũkorwo ũkĩrĩhwo rĩrĩa mwena akorwo akĩwamũkĩra ona ningĩ nĩ agatigĩrĩra atĩ harĩ o mũrigo o wothe nĩ harĩ na namba cia mũndũ ũrĩa watũma na ũrĩa ũrathiĩ kũwamũkĩra nĩgetha tũkorwo wa kũhota kũmũtũmĩra ndũmĩrĩri hĩndĩ ĩrĩa mũrigo wake wamũkinyĩra. ũndũ ũngĩ wa bata nĩ atĩ nĩ abatie gũtigĩrĩra atĩ mĩrigo yothe nĩ yohwo wega, angĩkorwo nĩ indo cingĩunĩka ũgatigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩoha wega atĩ citigũkorwo ikĩunĩka kana igĩatũka rĩrĩa irakorwo igĩkinyĩra mũndũ ũcio na nĩgetha akorwo agĩkinyĩrwo nĩ indo ciake ciothe irĩ njega.

Ũrĩmi wa indo iria cithondekagwo na njĩra ya nyũmba cia kũhanda irĩa ĩkoragwo ihandĩirwo nyũmba tarĩngĩ ciakĩtwo na maratathi na nĩgetha gũkorwo ũkĩmenyerera rĩera, ũrugarĩ na ũhehu ũrĩa ũgũkorwo kũndũ kũu. Nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata na makĩria kwĩ mĩmera kana maciaro marĩa mathũkaga na ihenya ta nyanya ũguo, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ, wambere mũrĩmi nĩ akoragwo na wĩathi wa kũmenyerera tarĩngĩ ikĩro cia indo itiganĩte iria ciĩ kũndũ kũu. Rĩu ta wa mbere nĩ ũkoragwo ukĩmenya maaĩ marĩa mĩmera yaku ĩbatiĩ gũkorwo namo, ũbatiĩ kũmĩhe mĩmera kana maĩ maigana atĩa na nĩgetha ĩkorwo ĩgĩkũra wega. Ona ningĩ wĩ ta mũrĩmi no ũkorwo ũgĩkĩra ũrugarĩ ũrĩa ũrenda kana ũhehu ũrĩa ũrenda kũringana na mũmera waku, ũrĩa mũndũ atangĩkorwo akĩhota gwĩka angĩkorwo ndararĩmĩra nyũmba icio. Ndĩrona kũhũthĩra njĩra ino mũrĩmi nĩ akoragwo akĩgĩa na magetha maingaingĩ tondũ wa mbere nĩwe ũrakorwo ũkĩkĩrĩra ikĩro irĩa mũmera wake ũrabatara, agakorwo agĩikĩrĩra. Ũndũ ũngĩ nĩ arakorwo akĩmenyerera tũtambi agatigĩrĩra atĩ rĩrĩa araingĩra mũgũnda ũcio nĩ mũtheru gũtirĩ andũ anaja maraingĩra na tũtambi tũtingĩhota gũkorwo tukĩingĩra o ũgũo tondũ mũgũnda nĩ mũmenyerere.

Gũtema mĩtĩ nĩ gũkoragwo na itemi inene harĩ kuongerera kũrekererio kwa ngaci ũrĩmi-inĩ, irĩa kaingĩ itakoragwo irĩ njega. Wa mbere, rĩrĩa mĩtĩ yatemwo, nĩ gũkoragwo na wĩingĩ wa ngaci ĩrĩa ĩtagwo carbon. Ngaci ĩno ĩkoragwo ĩkĩoywo nĩ mĩtĩ, tondũ nĩyo mĩtĩ ĩhũthĩraga, nĩgetha gũkorwo ĩgĩkũra. Rĩu rĩrĩa mĩtĩ yakorwo ĩgĩtemwo, nĩ gũkoragwo na ũnyihu wa kuoyũo kwa ngaci ĩyo, tondũ mĩtĩ nĩ yanyiha. Na kũguo tondũ andũ na mahiũ na tũrathiĩ na mbere na kũmĩrekereria, ũgakora atĩ nĩ yaingĩha rĩera-inĩ, tondũ mĩtĩ ĩrĩa ĩĩ kuo, ndĩraigania gũkorwo ĩkĩmĩamũkĩra. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũkoraga atĩ, mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ kwagĩrithia rĩera rĩrĩa rĩ kuo. Na makĩria rĩrĩa yahurutana, ũgakora atĩ, rĩera rĩrĩa angĩkorwo nĩ kuuma na rĩera rĩũru rĩkũrekereirio, mĩtĩ ĩkahurutana, ĩgakorwo ya gũtukania rĩera rĩega na rĩera rĩu rĩũru. Na rĩu ũgakora atĩ, rĩera rĩrĩa rĩũru ona angĩkorwo tuge nĩ rĩkũnungaga mũno, ũgakora nĩ rĩanyihanyiha nĩ ũndũ wa kũhurutana kũu kwa mĩtĩ. Kũguo ũtemi wa mĩtĩ nĩ ũkoragwo na itemi inene harĩ kũrekererio kwa ngaci ũrĩmi-inĩ, na andũ nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, rĩrĩa watema mũtĩ, ũgakorwo nĩ ũhandĩte ĩngĩ ĩĩrĩ, na nĩ ĩkũrĩte wega nĩgetha ũkinye ihinda rĩa kũũtema.

Mĩtugo ya ũrĩmi na makĩria ĩrĩa andũ marakorwo magĩka thikũ lci, nĩracangĩra hanene harĩ kũrekereria kwa ngaci iria ithũkagia rĩera, wa mbere, nĩ ũrakora atĩ andũ nĩ marahũthĩra bataraitha cia gũthondekwo na kemiko, iria kaingĩ rĩrĩa ciekĩrwo tuge ta mũgũnda-inĩ, nĩ ũkoraga thutha wa kahinda kanini nĩirakorwo igĩthũkia rĩera, nĩ ũndũ wa kũrekereria ngaci ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ wacio, ũndũ ũngĩ, nĩ ũkoraga atĩ mahiũ marĩa tũrarĩma twĩ ta andũ, nĩ makoragwo makĩrekereria ngaci ĩrĩa ĩtagwo ya Methane, ĩrĩa yokaga gũthũkia rĩera, tondũ ndĩtwaranage wega na rĩera, na makĩria rĩrĩa mahiũ maku makorwo marĩa ma irio citirathĩĩka wega, na makakorwo makĩrekereria ngaci ĩyo, ona nĩngĩ, maũndũ mangĩ nĩ tagũtema kwa mĩtĩ, nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi tondũ nĩ arenda kũhanda indo ciake, nĩũkoraga agĩtema mĩtĩ, na nĩgetha matigakorwo makĩgiyana nayo hĩndĩ ĩrĩa arenda gũkorwo akĩhanda mĩmera yake, na kwoguo ũndũ ũrĩa ũcangagĩra hanene harĩ kũrekererio kwa ngaci iria njũru, tondũ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩoya ngaci ya kaboni, na rĩrĩa yakorwo ĩgĩtemwo ũgakora atĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩkwo ndĩrahota kũgucia ngaci ĩyo, na kwoguo ĩgakorwo ĩkĩrekererio na ĩgĩkorwo ĩrĩera-inĩ.

Ngaci ya kaboni nĩ ngaci ĩtabatiĩ gũkorwo ĩ rĩerainĩ ona kana yakorwo i rĩeraini ndĩgakorwo ĩkũo na gĩcunjĩ kĩnene. Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte marĩa mũrĩmi angĩka nĩguo kũnyihanyihia ũruti wa ngaci ĩno wa mbere no akorwo akĩgeria kũhũthĩra njĩra cia kĩemerera kana citarĩ cia kĩrĩu cia ũrĩmi, tarĩu kũgeria kũhũthĩra cora, kũngeria kũhũthĩra rũhuho harĩ ũrĩmi wake angĩkorwo nĩ arabatara kũhũra macini citganĩte ta njeti na nĩgetha akorwo akĩnyihia ũruti wa ngaci ici. Ona ningĩ kũrĩma mĩmera na mĩtĩ, rĩrĩa mũrĩmi eka ũũ nĩ ũkoraga atĩ angĩkorwo mĩmera yake kana angĩkorwo kũrĩa arĩ nĩ kũrakorwo gũgĩkorwo na ngaci ya kaboni na akorwo nĩ arĩmanĩria mĩti, mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩoya ngaci ĩyo tondũ nĩyo ĩkoragwo ĩgĩtumĩra harĩ gũkũra kwayo na ĩgakorwo ĩkĩnyihia ngaci ĩyo njũru rĩerainĩ na rĩera rĩgakorwo rĩ rĩega. Ũndũ ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ angĩkorwo mũrĩmi nĩ kũrĩ na mahuti arenda kũruta mũgũnda-inĩ wake akaga gũkorwo agĩcina na akageria kũhũthĩra njĩra citekũruta ngaci njũru, tarĩu no akorwo akĩmĩthika ona kana akorwo agĩikia kiũgo-inĩ kĩa mahiũ make na nĩgetha kũnyihanyihia ũruti wa ngaci.

Waagi wa mbura gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũkoretwo ũhutĩtie waagi wa irio na gĩkĩro kĩnene, tondũ, wa mbere, nĩ ũrakora atĩ, rĩrĩa arĩmi makorwo makĩhanda mĩmera yao tuge nĩ kĩndũ ta mbembe, ũrakora atĩ rĩrĩa makorirwo makĩhanda, hĩndĩ ĩyo nĩ kũauraga, na gabura gakiura kwa ihinda inini rĩrĩa rĩtaiganĩte gũkorwo rĩgĩkũria mbembe ciao. Na kũguo ũgakora atĩ, thutha wa mbembe icio gũkorwo mũgũnda-inĩ mweri ta ũmwe kana mĩeri ĩĩrĩ, ũgakora nĩ ciaruta mĩthuka, no citinakorwo igĩciara. Ũguo ũgakora atĩ mũrĩmi ũcio nĩ arakorwo atarĩ na gĩa kũrĩa, ona akaaga ngina hinya wa gũkorwo akĩhanda hĩndĩ ĩngĩ, tondũ nĩ akorwo akĩgũithio nĩ maciaro make nĩ ũndũ wa wagi wa mbura. Ona ningĩ nĩ ũrakora atĩ mĩmera ĩngĩ kana irio ingĩ, nĩ irakorwo ikĩaga gwĩka wega rĩrĩa mbura yaga, na ũgakora atĩ, arĩmi nĩ marakorwo magĩthiĩ hathara nene, tondũ ũrakora mũrĩmi nĩ ahanda no gũtirĩ kĩndũ akorwo wa kũgetha. Na kũguo agakorwo agĩthiĩ hathara. Ona ningĩ, rĩrĩa mbura yaaga, ũhandi nĩ ũkoragwo na goro mũno, tondũ angĩkorwo mũrĩmi rĩu egũbatara gũthiĩ gũitĩrĩria maaĩ make, ũndũ ũcio nĩ ũritũhaga, angĩkorwo mũno gũtirĩ na njũĩ, kana gũtirĩ na marima ma maaĩ kũu marĩ.

Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte marĩa mahutagia wonekani wa irio kũrĩ andũ na makĩria gicigo-inĩ giakwa. Maundũ maya nĩ ta wonekani kana wagi wa mbura, rĩrĩa mbura yakorwo ĩkĩura ya gicunjĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũkoraga mĩmera mĩgũnda-inĩ nĩ ĩreka wega na arĩmi magakorwo na magetha maingĩ na mega na magakorwo makĩgetha na magakorwo na irio no rĩrĩa mbura yaura gũkĩra gĩkĩro ,nĩ ũkoraga atĩ irio cia arĩmi nĩ irakorwo igĩthũkĩrio mĩgũnda-inĩ na ũgakora atĩ nĩ cia thererio nĩ maĩ na gũtirĩ kĩndũ magakorwo makĩgetha .Ona ningĩ rĩrĩa mbura yakorwo ĩkĩaga kura na gĩcunjĩ kĩrĩa kĩega na riũa rĩakorwo rĩkĩ ingĩha, nĩ ũkoraga atĩ irio cia arĩmi mĩgũnda-inĩ nĩ ciakorwo ikĩaga gũkũra gũkorwo wega kana gũkorwo ikĩumĩra wega nĩ ũndũ wa riũa inene na ũguo arĩmi matinakorwo na magetha mega kana magakorwo ona magetha manini marĩa matangĩmaigana .Ũndũ ũngĩ nĩ njĩra iria arĩmi marahũthĩra kũrĩma, nĩ ũrakora atĩ nĩ ũndũ wa ũhũthĩri wa mbataraica kwa ihinda inene, tíĩi nĩ ũrahũtha mũno na ũgakorwo wa gĩkĩro kĩrĩa gĩtagĩrĩire na kwoguo ona nginya rĩrĩa mũrĩmi ahanda ũgakora nginya kwĩna mbura ya gĩcunjĩ kĩrĩa kĩega magetha make matirakorwo magĩka wega nĩ ũndũ wa gũthũka gwa tĩri.

Nĩ kũrĩ na njĩra itiganĩte cia kũheyana irio gĩcigo-inĩ gĩakwa, tarĩu nĩ ũrakora atĩ arĩa maraheyana irio, nĩ marakorwo magĩthiĩ kwĩ macibũ ma matũra, na magakorwo makĩmera mamere andũ arĩa mena thĩna wa irio, kana arĩa matangĩhota kuona irio, na nĩgetha makorwo makĩmateithĩrĩria, ũguo nĩ marahũthĩra macibũ, nĩgetha gũtambũra andũ arĩa mena thĩna wa irio, tondũ nĩ ũkoraga rĩrĩa maiga nĩ marahenyana irio, nĩ kũrĩ andũ mokaga nama tiatĩ mena wagi wa irio no nomarenda kũheyo onagĩkorwo nĩ marona, onaningĩ nĩ meraga andũ meyandĩkithie angĩkorwo nĩ marenda kũheyo irio, na nĩgetha magakorwo na namba ya andũ arĩa marabatara kũheyo irio, ũndũ ũyũ nĩ ũrakorwo ũgĩteithĩrĩria tondũ nĩ ũrakora kwĩrĩ nandũ akũrũ, arĩa matangĩhopta gũthiĩ kwĩyethera gĩa kũrĩa, onakana gĩa kũnyua, nogakora rĩmwe ngina nĩ mathiaga magakwa nĩ ũndũ wa ngaragu, no hĩndĩ ĩrĩa andũ mahũthĩra njĩra ici na makĩria cia gũtambũra andũ arĩa mena thĩna wa irio hatarĩ kũhenania, nĩ ũkoraga andũ acio akũrũ na arĩa marĩ na mathĩna ta ma mwĩrĩ, ka nĩ arwaru, nĩ marahota gũteithĩka na kuona irio na kwoguo magakorwo magĩtwarithia maica mao nambere ũrĩa kwagĩrĩire.